Eng yu akere beek chekiye chemi chupoit. Akere kora kitandet nekakiito martesit ak kotinye piloishek oeng. Mitei shitishek ak buranketit nekituchekei. Mite kora swichit nekinome anan kesimone stimet. Mite kabatit nekekonore tuguk kou simoit. Mite netit nekirindoi mbu asimasusin. Meset nekiteptoe tuguk kopo komonut. Mite kweinik ak sokisinik ak matit nekityechei. Mite kora nkoriet nekilochi yekiruitos ak kitabut nekisire.

Yoipongoni oleipoisheitoi chepkondokuk, konyolu isir tuguk cheimokchinikei yeityo iit asinai olete chepkondok cheitinye. Chop listit nepo tukuchoto itoune chepo komanut mising kou amitwokik ak tuguk chekiboishe kila betut. Nerube, iteshi tuguk alak. Nkomite tuguk chemobo chokchinet, komuch imete korok asituch rapishek cheimuchi kotaretin yokabit kiy nekamoibwatchini kou mienwokik. bo komanut kora itaban chepkondok cheimuchi iyae mung'aret asikowekun rapishek alak.

Pichaini koboru polishek chepo oret ak chepo NTSA. Pichuto kopo komonut amu toreti nderevaek kosup ng'atutik chekikitet chepo oret. Polishechu koteleldoi karit, yeityo koker karinoto nkot kotinye insurance nemakat. Kere kora nkot kotinye karit tuguk chepo komanut kou kelyek chekororon, kioishek chekororon, mishipishek chekirotekei chepoishe komie, kurket neyotoksei komie anan ko kit nekibore mat yokalal karit. Kere kora nkot kotinye nderevaindet leshenit nemakat.

Pichaini koporu kit nekikichop kou karitab mat kyokerchi karinotok ole urerene lakok yakamanda kopaa olekiboiboiteke ngimoche iboishen karinitok komakat ilipan yeityo kiyonun ilany, yekailany imuch ikweri kwo ole imokyini tinye kelyek cheimuch konakta ak imuchi iwekyi oleimoche kyabaibaitu missing yekingoker ale amuchi akweri karitab mat.

Achame ureryetap cheptulut. Urerionoto koboiboiti biik mising ko yokebelis timit neochome. Achame awendi asiaker urerionotok ak choronokchu. Yetesetai ureriet, kitieni tienwokik chechere ichek cheurerendos asikokilgei. Nito kokimiti chorwandit nekitinyeke ak ichek chekere urerionoto. Yekobek ureriet kora kenyoru rabiishek cheliponi timit amu tienwokichoto.

Bo komonut korigistankei chito eng benkit aketukul eng nito komuchi konyor chito toretet aketukul nemokchinkei amu kakoek akenke nenaat eng cheboishe benkinoto. Yekairigistankei, kekonin kadit neiboru kole kaibunchi yoto. Nkiboru kadinoto ak kibandet imuchi inemu anan ikonor rapiishek eng benkinoto eng kasarta aketukul. Kora, imuchi isom besendo nepo chepkondok asilipan komutyo.

Yo amoche anem rapiishek eng M-PESA nemi kokwenyo, aibe kipandet ak simoinyu. Nkait dukanoto po M-PESA, akoite kibandet, yeityo achil simoit asianyor olekinemune rapiishek. Nerubei, asir nambaritap agent ak nambaritap store yeityo asir ole tee rapiinik cheamoche anem akande nambarinyu nepo pin. Yekaayokte, konyor akine kiboitiotap dukenoto ng'oliot nepunu M-PESA neiporchin inendet kokono rapiichechoto yeityo kokono rapiishek akowekwo kipandenyu.

Ni ko Sacco nebo kanetikab emetab Kenya, nyorune yutok kanetik alakei rabiishekwak che nyoru eng arawet age tugul, yoityo kokonore yutok rabiishekwak akoi betut ne machei koboisie. Imuchi kora konyorune chepkondok che kikure dividence che kikonu eng kenyit ake tugul kosupkei ak rabiishek che ikonori eng Sacco inotok. Nyorune yutok kora konetichoto besendo nebo rabiinik yo moche rabiinichoto koyae boisionik che terter mising ko kotoretekei yo kabit kiy ne kamakobwotyin.

Achome abire pichait ak choronokyuk, nito kotoreto asiabwat tuguk che terter che kiayai, toreti kora piik asikonai kiit ne ayaoe anan konai ole amitei eng betut ake tugul. Pichainik kora komuchi keboisie eng kanetisiosiek che terter, kou yo ineti kipsomaninik akobo kiit ne tomo kokere, koimuchi iborchi eng pichait ii asi kokuyo eng chokchinet, pichainik kobo kamanut kosir ngalalutik ichekei.